Wuoyi manyo nyako kendo owuoyo godo e yor kisera mondo obed kode achiel kaka chuore. Eka ne wuoyi ng'iso nyako biro dalagi ma neno dalagi ma ong'is jonyuolne ni mae nyako mogombo nimondo odag go kaka chiege. Toke no ne wuoyi, jodala gi wuoyi dhi dala gi nyako kendo ne giwuoyo gi jonyuol nyako mondo mi omigi nyako, mondo koro nyako obedni onyuome e dala gi wuoyi. Eka jowuoyi pango kaka nyalo tero dhok dalagi nyako mondo mi keny obedni ogwedhi gi jonyuol nyako ma kendo jonyuol nyako ogolo nyako gi chunygi achiel ni nyargi dhi tedone wuoyi maya gweng' ma kama kama. Omiyo nyasi mar keny ne joluo en ne jonyuol wuoyi kod nyako romo eka gitime.